Kiang'oli keswek ap kiakiik asikopit konyor kiakiik koterter mianwogik che imuch konam kiakiik. Ye kaking'ol kiakik kokeny i, kowale konunet ap cheko anan ko koet tabyatak eng' or ne nyalu . Ngi ng'ol keswekap kiakiik i, kokonu keswat ne nyalchin yeto. Kou nguni komaswek che muchi komi maat parak missing' anan ko kaitit missing'. Ko ye kaking'ol i, komuch kopit myani kaimuch kotelel ak koistaengei kaimutichotok tugul che imuch kopitune rerunet ap lalang'iet anan ko kaititiet missing'.